Yore miluwo e pur mar oduma kochakore e komo nyaka e keyo. Mokuongo japur nyaka bed gi koth oduma matimo maber kochakore e komo nyaka chieng' mikaye. Kaka japur onego bed gi yore maber e yore mar komo koth oduma nyaka chop odiochienge mikaye. Japur nyaka bed gi koth oduma matimo maber kendo madhi gi ndalo matin machop odiochieng' mikaye. Kaka japur ibiro bedo gi koth oduma, ibiro bedo gi manyiwa. Inyalo tiyo gi oboke motwo mosetow e lo kata ibiro tiyo gi cheth dhok. Ibiro goyo buche mag oduma ka pok ikomo oduma. Kasto iole manyiwa. Sami iseole manyiwa iruwe gi lweti. Sami iserume gi lweti, ibiro bolo koth oduma, kae en adak adek kwa bur kasti uomo kata inyalo kome kipuro gi dhiang'. Bang' mano, ibiro ume mo ti.

Wan kaka japur, yore ma, yore mane itiyogo e pur ndalo machon, nopogore gi masani itiyogo ndalo ma tinende. Yo, ndalo machon ji netiyogi kiteknolojia manyachon, kata yore moko ma ok obed, okobedo los gi yore manyasani masani itiyogo. Nikech sani ji odonjo, tiyogi kiteknolojia masani. Ndalo machon, jopur netiyogi yore mopogore opogore kagitiyo, kagitiyo gi kiteknolojia manyachon. Nikech iyudo ni ngény jomachon, ne tiyo gi pur mar lwedo, kara yo mar puro puothe, nikech ngény ji ne ok ongéyo tiyo gi kiteknolojia masani odonjo ma ngáto biro puro kata gi tinga kata tiyo gi gimoro molos e yo nyamsungu ma sani ji puro go sani. Iyudo ni ngény ji chon ne chuogo kwer, ne en kwer mochwogi, to emane ji tiyogo ngény ne ka tiyo, kata ji ne tiyogi yore

An kaka japur, kodhi mamiya tich matek en kodhi mar bel, to jamni mamiya pek e kinde mag dongogi en diel. To kachako, kodhi mar bel miya tich matek nikech, sama koth bel isepidho kendo isedoye ma otimre e puodho kendo ochiek, japur bedo gi tich matek sama pok, sama pok otwo, ma koreka ogolo wiye maloso bel cha, pok olokore, iyudo ni kodhi mar bel ni, winy ohere ahinya, kendo winy chame piyo piyo, nikech oyudo ka winy koro, winy yude ka koro pod otindo, kendo koro eka owuok cha, kendo winy pok ongíyo kode modhile, kendo iyude ka winy chame zaidi e puodho. To tij diel miya tich mapek sama dongo, nikech iyudo ni diel kosenyuolo nyathine ma nyadiel, iyudo ka diel kata nyathi diel, obedo gi tich matek sama odongo nikech nyathi diel oluoro ngích, kendo ngích nego nyithi diek sana, miya tich matek kaka japur.

Japur kata ja ohala yudo ohala mang'eny kosiko owilo ne puothe cham mipuro. Mokuongo sama japur wilo wilo ne puothe cham mipuro, japur ng'eyo cham matimo maber e puodho mopuro, kendo japur bedo gi ng'eyo cham mok ber kipidho e puodho no kendo manyalo timo marach mok kelo yuto maber. Sama jabur wilo ne puothe puothe wilo puothe cham mipuro kata sama opuro puothe mopogore sam opuro kothe mopogore opogore e e puodho, obedo gi ng'eyo cham matimo maber kendo mamiye keyo mabup. Kendo sa ma japur wilo ne puothe cham mipuro, japur bedo gi ng'eyo kar oduma kata oganda mapuodho no golo sama oduma ose chiek kendo japur ng'eyo kido ka kido mar kothe monego opidh e puodho no e dueche mopogore opogore miyo japur bedo gi tich.

Jopur ma Kisumu rado gi pek mang'eny kata romo gi pek mang'eny ekinde koth sama gitimo tijegi mag pur kaka japur. Japur ma Kisumu iyudoni sama kata ndalo makoth ng'eny, gibedo giting' matek nikech kuonde moko gin aore to aoregi iyudo ni nitie yore magiluwo kagidhi e puothegi. To sama aora opong' miyo japur tich matek kendo mone kata mana ng'ado aorano kodhi tiyo tije mar pur epuothe kaka doyo, ng'iyo cham, rito cham kik gimoro kethi. Kendo iyudoni gin gi tich matek ekinde mag koth nikech iyudo ni ng'eny puothe e Kisumo, koth kochwe mang'eny miyo ofula ywayo cham epuodho tee kendo ketho puodho ma puodho dong' nono nikech cham yweyo nikech koth kang'eny toringo gofula madongo maywayo cham epuodho. Kendo koth kang'eny ibedo gitich matek nikech miyo puothe timo pii kendo...

okenge miluwo miluwo kipidho oganda manya ma nyasungu ekinde makoth ng'eny en ma:Japur kosenyiewo koth oganda modwa pidho ma nya msungu nikech wan gi kothe mopogore opogore mag oganda ma nya msungu. Japur biro loso kata biro puro puodho maber ma bus maber mato kata tombo mag lowo otom kosebuso maber mobedo pie. To japur biro tiyo gi kihero inyalo tiyo gi manyiwa kaka japur to kaka japur wan gi jakido mag manyiwa ariyo wan gi molos gi ki teknolojia manya chon kaka tiyo gi owuoch dhiang' kata tiyo gi oboke motwo moto e lowo kaka manyiwa to wan gi molos gi kinyamsungu ma obedo olos to med e ndhandu moko ma mangeny to sama japur dwa pidho koth oganda obiro tiyo gi manyiwa okome.

Kaka japur gi pacha kendo lony mara, ohala maber kendo makelo yuto makende e Kenya ka en mar chae. Chae sama japur opidho e puodho, chae kelo yuto kendo kelo mwandu maduong' ahinya je japur kata mana e Kenya ka. Ohala mar chae kata pur mar chae miyo Kenya bedo gi dongruok ma malo nikech chae sama ipuro chae, chae iyudo ni en gima inyaloga ng'wed pile pile. To kipime gi kahawa, kahawa en gima ipono mana kothe sama osetimore. To kendo koth kahawa iyudo ni winyo chame mang'eny kendo omiyo japur yuto mang'eny yuto ok yud kendo miyo iyudo lal mang'eny sama opuro kahawa moloyo chae. Iyudo ni chae en mana ite cha e mipono kendo iyudo ni chae kata puoth chae ondiko ji mang'eny e Kenya ka e yor tije moloyo puothe mag kahawa.

Okenge mikawo sama kahawa osechiek kata oikore e puodho kendo japur nikod saa mar kaye. Japur biro tiyo gokenge machalo kod maa. Ng'eny Jopur tiyo gokenge mopogore opogore e sama gikayo kata sama gipono kahawa e puodho kosetimore. Jok moko biro pedho ogunde piny kata jwelni piny mar tie kahawa kendo gibiro yiengo kahawa kasto kodhi miloso kaka kahawa maji madho lwar e gino. Manitimo mar geng'o chido mar koth kahawa jok moko kendotiyo kod teknolojia masani mitiye gi masinde kaka pono kahawa mae itiyo go mar mondo mi pono mar kahawa odhi piyopiyo nikech kipimo mar lwedo gi mar masinde mar lwedo dhi seche mang'eny to mar masinde dhi gi seche matin.

Kaka wang'eyo wan jopur wan gi dweche ariyo mag pur. Wan gi chwiri go gi opon. To dweche ma oduma timo ga e maber mathoth e Nkinde mag chwiri. Nikech iyudo ni ka kinde mag chwiri, koth chwe moromo ma miyo oduma timo maber kata chiek maber e puodho kendo japur yuto yuto marach kipimo gi kinde kata diere mag ma mag opon. Opon iyudo ni koth chwe to ochwe mok orom oduma kendo oduma ok tim maber ndalo opon nikech seche moko iyudo ka koth chwe to ng'adre kendo korka koth chwe bang'e to koth biro matin matin mamiyo oduma ok tim maber e puothe sama opidhi. To kiduogo e chwiri, e chwiri, chriwi timo maber kendo oduma timo maber sama opidhe nikech oyudo koth mang'eny morome.

kaka japur edweche mipidho oduma e gweng'wa, wachako pidho oduma e dwe mar adek nikech kaka japur gi rieko marwa, oduma kaka wang'eyo en cham matieko dweche adek to timore e puodho kata chiek e puodho. Wan kaka japur oduma wapidho kochakre e dwe mar adek e gweng'wa to tieko dweche adek e puodho mano osechiek kendo igole bang' mano kendo wang'ichako e dwe ka dweche adek oserumo kendo wapitho kendo oduma tieko dweche adek to japur kae kagole e puodho to okenge miluwo kaka japur japur kwano dweche e pith mar oduma nikech oduma tieko dweche adek to timore en gima inyalo cham kata minyalo kaa kaka chiemo e puodho.

Ekinde ma koth tin dhano pidho ga kothe mopogore opogre e pinywa kata e gweng'wa. To ng'enyne jopur mantie e gweng'wa kata kaka wan jopur ng'enyne wang'iyo ga koth cham ma ndalo gi chuok kata tin to chiek kata kao ndalo matin to chiek e puodho. To ng'enyne jopur kakoth tin gitiyo ga gi kodhi ma nya msungu nikech kodhi ma nya msungu nigi dweche gin kothe moko ma iyudo ka moko nigi dweche matin to chiek manemomiyo ng'eny kodhi kaka oduma, bel kata mana oganda molos gi gi kido manya msungu ng'eny jii ohero pidho nikech olosnegi ndalo ne gi ma gichieke to gitimore e puodho manemomiyo ng'eny jii tiyo ga gi koth cham ma ndalo gi chuok to chiek e puodho kaka japur.

Wan kaka wakayo oduma e gweng'wa kaka wang'eyo kaka jopur, nge'ny mar oganda miyo gimoro dhi piyo piyo kata itim gimoro piyo piyo mondo olosre maber ibedo gi oganda mang'eny kata anyuola nikech kaka wang'eyo dongruok gi nge'ny mar oganda e teko to e gweng'wa nge'nyne dhano kayo oduma kaluwore gi nge'ny mar oganda, nikech sama ikawo oganda idhigo e puodho mange'ny mwatiyogo gi thok kwaluongo ni ridho oduma gi dhano, thanogi thitiyo gi lwetgi giridhogo oduma e puodho kata wanyalo tiyo kod machielo ma watongo' odoma to wadhigo dala kae to en gi yiende cha to warithe kae to yiende cha waketo yore

Pek adek madongo ma aromo ga go mag pur mag cham ma atimo pile ka pile. Pek mokwongo en ndalo mar komo to ma biro ni yudo kothe seche moko bedo ga matek en yudo kothe mikomo. Iyudo ni kaka japur mondo mi iyud kothe ibiro tiyo go omenda mathoth koro eka, koro kiyudo kodhi mikomo. Pek mar ariyo en koso bedo gi rieko makare maluwo mondo mi apidh cham matim maber nikech iyudo ni ng'eny jopur onge gi onge gi rieko monego japur lu sa ma opidho kit cham moro amora e puodho mondikore kaka onego otigo sa ma ipidho e cham. Mar adek en koso bedo

An gi lokruok madongo kendo mang'eny mathoth ma osemiyo cham mara obedo maber e kinde ni mar pur. Nikech iyudo ni e kinde ni kaka japur an gi rieko ma yakutosha matiyogodo sama adwa puro kit cham moro amora. Kendo mano miya abedo gi lony mathoth e yore mag pur. Kata be kata abedo gi lony mar konyo godo jopur machielo kendo anyalo puonjogi kaka ipidho cham kit cham moro amora ma ng'ato dwa pidho e puodho. Kendo iyudo ni an gi lokruok kata okenge madongo mang'eny ma osemiyo abedo gi ber e kinde ni mar pur nikech iyudo ni kinde ma sani ng'eny ne ji tiyo gi kodhi ma nya msungu ma iyudo ka mongo bende owir owir kwiri kata owir sum mano miyo ng'eny le ok keth odumbwa kata gol kothe wa ma wapidho e puodho mano miyo wa tije mayot kendo miyo cham dongo maber.

An kaka ja pur ayudo kothe ma akomo kata ma apidho e yore ,machalo kama ng'enyne anyiewo kothe ma olos e kimo ma nya msungu obet mar oduma, mar oganda mar bell kata mar oganda nikech iyudogi ni olosgi kendo omigi ng'ith kaka ipidhogi e puodho kendo onyisi odiochieng' mag gigo tieko to chiek e puodho kata ma chamgo chiek e puodho, kendo ayudo kony mar manyiwa katiyo gi yore omenda nikech sama an gi omenda to anyiewo manyiwa to sama poka puro kendo ka angeni adwa komo abiro nyiewo kata abiro tiyo gi mag thiang' nikech iyudo ni manyiwa mag dhiang' oyot yudo nikech nikech oyudore kwonde tee kaluwore ni ng'eny jii nigi thok moloyo minyiwo nikech iyudo ni sechemoko japur onge manyiwa kata pesa monyalo nyiwogo manyiwa.

Kaka jopur, okenge ngeny mitiyo go kikayo ochele e puodho. To kaka wang'eyo, ochele en cham matimo maber kuma pii nitie kata thidhia. Ochele ipidho kuma e loo motimo thidhia. To ochele dwaro kuma loo motimo loo man gi thidhia kata alwora man gi thidhia nikech ochele en cham matii ka lum totimo maber kuonde go nikech ochele okdwar kuma otwo kata kuma pii onge. Sama japur kayo ochele, wabiro ng'iyo kimo kaka ochele kata kido mar ochele e puodho. Sama ochele pok ochiek, en majan, to kosechiek, ibiro yudo ni ochele biro rabuor e kore, manyiso ni otwoo. To mano biro nyiso ni japur ochele ni osetimo maber e puodho ka kendo onego kaye. Ochele inyalo kayo kitiyo gi teknolojia machon kata manyasani. Kitiyo gi

Ng'eng' pur mara en mar uso mondo ayud pesa kata en pur mar ohala mar mondo ayud pesa kaka ajapur ma atimo nikech pur mar ohala kelo yuto mathoth kendo miyo thano bedo gi mwandu mange'ny sama japur puro kata tiyo kit pur mar ohala miyo japur bedo gi pesa mangeny kendo gole e chandruok mathoth moloyo pur mar chiemo mar jodala, pur mar ohala ber moloyo pur mar chiemo mar jo dala nikech pur mar chiemo mar jodala en gimitimo kuma tin to mar ohala itime kumaduong' nikech kalure ni japur bende dwaro yuto mang'eny e puodho, sama japur opuro pur mar ohala oyudo yot e kit ngimane nikech sama oseuso chiemogi engi yot mar nyiewo gimoro amora ma oduaro to pek kata okenge mora mora ma oyudo en kuo mar cham.

Kaka ikayo rabuond nyaluo koae puodho en kama, wan kaka japur wang'eyo ni rabuon kipidhe igoyone matuta, matuta ogoyone rabuon mar kelo yot sama isinje kata ikaye e puodho mondo japur obed gi yot nikech sama igoyone rabuon matuta rabuon nyaluo en kit cham ma baro lowo sama osetomore e bwo lowo to maa itimone mar nyiso ka rabuon osechiek e puodho kendo sama idhi e tie rabuon e matutane ni to iyudo ka obaro manobiro nyisi ni rabuon osechiek kuma opitheni to kaka ikayo rabuond nyaluo ka oyae puodho, rabuond nyaluo inyalo tiyo gi kweru sama idwa kaye to nge'ny ji okoero tiyo gi kweru nikech twomo rabuon to maber ka idwa kayo rabuond nyaluo wan gi gima iluongo ni kasiri, kasiri en chuma moro ma dhoge bith michuoyogo to igodo go kuma obareno tigolo rabuon mano e gima thano tiyogo ka gigolo rabuon.